Ore entoki nalotu indamunot naa nchere kitodolu ena enyorata amu ore entoiwuoi na kenyor inaduo kera enyenak naa keas enkias pookin naidim ataas peyie etum inaduo kera enyenak ntokitin naishiaa netum temaisha . Ore sii enkae eare naa tenadol entoiwuoi onkera , nitodolu ajo ee kisaidia ashu keretu enaduo toiwuoi inkera enyenak aitubulu torkwak sidai aanchere nurturing nebulu nitengen pebulu inkera aaku iltunganak letipat letaisere . Neeku tenadol entoiwuoi sanasana emama naa kalotu ndamunot embulunoto onkera torkwak sidan amu ninche nabarare tolntirenito.

Ore entoki nakira aasa teenewueji naa adolita iselenken nakira awosh esimiti ola orangi naa ore oshi ewoshoto orangi naa ore ake pee eidipi ateshet enaduo aji tosoitok oreake piidipi atosh plaster neoshi taa orangi enaa enaasita kuna selenken peyie etumoki enaduo aji atanareyia neaku orangi ewoshiito kuna selenken tena picha.

Enetipat enabae amu, kitodolu enkolong apa naimua orais le tanakata lolosho le Kenya oji enkarna enye William Samoei Ruto, nitodolu naa enapicha njere etii apa ewoji e IEBC, ah ewoji naitasheki esiai egelare, naa ore naa enapicha nitadamu yiok inoolong' apa nai tangaza IEBC orais apa oimua tilo ari, neeku naa ore enapicha negira aitodolu naa orais Ruto ekira aiotubiaki iltung'anak inoolong peyie eimu. Neeku naa enetipat amu idamu naa enkolong apa nategeluaki orais tanakata otii nkishu olosho le Kenya.